Kuna mbaa naidim atiaaki oltung'ani metaasa, kore nedukuya naa kajoki oltungani naji pee eitirring'a, nkilikuana oltungani metadamu ajo nyoo nataase. Koreai, naa keishakino naa eisapuk intanet enye, kore intanet kiti naakeidim aitaa enkirruata ooropiyani kegol. Kore sii kulie, kore sii kulie saai naa eikidim ataa kuti iropiyani te benki keishiaa niyolo siana oropiyani natii atua embank. Keishiaa neigil mara kumok atem arruaya ropiyani tenedol ajo keanyita eikubali. Kake eyou neaku makini peemeigil katitin kumok oleng amu eidim naa ayau nyamalitin kumok. Keishiaa nesuj, keishiaa sii nesuj ilkastomani, nesuj ilkastomani lembenki enye tenedol ajo kegira ena nyamali aponari. Kore nkoitoi naa nabaikinye enaa aah nabo enkoitoi esimu oenkoitoi e email oenkoitoi olmutandao. Keishiaa neing'oru ai oitoi nalakie ntokitin tenedol ajo keimutie ena oitoi embank neishiaa neing'oru kulie oitoi nijo ene empesa.

Ena aidim atiaaki enkampuni naatimirakita ntokitin , ore ene dukuya naa ore eton itu asiraki enkapuni orkilikwai nasip ajo aata pooki toki aa taa nambai apa nairiwakinyieki ntookitin poo , we entariki nainyiangunyie kuna tokitin , ore ae naa esiana ontokitin nairi, nairiwayie maakini. Kore ae naa pee ashilajokaa oitoi esidai tenairiwaa maakini kuna tokitin. Kore ae naa kaiger or message laa keul embae naimakita. Kishaa sii napik emboron ,kake ore sii atomora , esidai ake tenalimu akoeitu atum intokitin nairiwayie enaa kayieu naa nayiolou ajo kainyioo pee itu abaki. Ore ae naa peyie ashum records e mawasiliano pooki aiteru apa tenkolong edukuya pee airiwaa apa nena tokitin. Kerip ena amu keidim atareto teneyieuni nejung, teneyieuni nejung tenguton.

Ore nabo osiatin naasita ilangeni peyie pishoru ereteto te murrua naa keilepunyie esiai enkare temurrua. Aikunaki aja? ekeinger ilangeni iltunganak oji tenkutukolashumba enginers loidim ataasisho loidim ataasisho toowuejitin enkare. Ore sii ilarikok oitasheiki iwuejitin enkare naapaasha te county ketii sininche esipilesujaa kuna projects enkare. Ekehira sii sirkali e county aiger ilangeni pee eisum nitengen irparakuo kuhusu esiai eunoto ondaikin te murrua.

Kaikumok naai iwuejitin naidim aawa oldia lai metabaki torkerenge le Kisumu ore kwanza Kisumu naa County sapuk tolosho le Kenya aa city ninye, ketii esipil onkauntini naatii dukuya tolosho le Kenya naashomoki maendeleo ore enakop naa enkop enkabila oljaluo ore ewueji edukuya naidim aawa oldia lai naa ewueji naji animal veterinary etii ina aji estate e Tom Mboya torbaribara le Kisumu o Kakamega ekeeta sii nambai naidim aatoshokinyie pee autaa ashu aidim aatoliki ewueji netii tenabaya orkerenget le Kisumu atua. Ore ake etii ina naa ketii enaji tingle clinic natii enkalo osokoni le Kisumu embata e Lake Victoria kore ina naa kitodolu ajo ketaaniki lake sapuk oji Victoria netii naa ena inewueji enkalo Kisumu town.

Kore enaas peyie aomonu maishori olikae shani, na ore enedukuya, kainining' ajo kaji aning'ito, aidipa atooko olchani. Nasir enkarna ilo shani laokito, wenkolong' naterewua naiterua aok, ilbulabul latodua aokito kulo keek. Kore ai naa, pee aing'oru enkata, naduare orkitarri ashu oltung'ani naapa lolduka, naji latimiraka apa kulo keek, peyie kitumo airo. Karet ena agira aliki enyamali naimayie, ajo itu aret ashu atareto kulo keek, laishoo. Kore ai baye, naidim ataasa naa, kore amu eitu aret ele shani, kaidim atejo peyie eing'oruni kulie oitoi naretieki. Ekeishaa si ninining' orkitarri, teguton pe, ekeishaa si nainining' orkitarri teguton pe atumoki atayiolo ajo kanyioo pe ilo shani aishoo neme likae. Kaidim ake sii aing'oru ereteto telikae kitarri, enadol ajo eitu ashipakino esiai ele ledukuya.

Ee pi ashomo oshi aingoru enkadi e huduma naa tenkaraki kuna baa naikuna pee ashomo aingoru, atudumwa eroruata alo aingoru . Ene dukuya , kashomo aingoru ena kadi e huduma peyie atumoki atudupore siatin ashu ntokitin naishooyo sirkali. Ore ena kadi naa kitobiraki apapeyie etum iltunganak atudupore naishooyo sirkali. Ore kuna tokitin naa tenebo enkisuma , etii sii biotisho oltunganak otenebo sii eoshoto enkukuo tolarin oponu .Ore sii ae kipirta ena kadi naa nchere keitayioki apa pee itaa enapata ontokitin kumok kiti , nijo nkimpandeni, nhif okulie akekumok. Ore enkae kipirta naa ore ena kadi naa keret iltunganak temboloto ombenkii otenebo kulie wuejitin kumok naingorunyieki iropiyiani,

Ore entoki naalotu atua indamunot tenadol ena, naa njere, sign ena naitodolu enkop. Ore esidano ekulo kigerot, naasiri tenkalo orbarabarani, na keliki iltung'anak, nisulaki ilarewak logarrin sanasana. Amu ekeliki ajo kaji etii, ashu etabaitie, pemeitigiroo iltung'anak iwuejiting napuoito. Amu eidim abiria airraga, na kesidai naake naa, tenetii kuna baoi amu, kidim atareto ilarewak logarrin, peitashe towojiting' nedounye iltung'anak, inkabilaritin oltung'anak, matejo nai tenaa ematatu. Neeku tenaa Oloitokitok duo agira abau, kaliki enabao ajo, atabauwua enkop duo nagira alo, ashu enkop duo naloito. Neeku maata orng'ash.

Ekadolta intokiting kumok tene. Kadalta apps napaashari, esiana, nara esiana. Kore enedukuya, etii enenkisuma, ataa teniyieu nai oltung'ani nisuma tesimu arashu tenkoitoi emtandao, netii ina app. Ah kidim atareto oltung'ani. Etii si app ebiashara, ah teniyieu matejo nai nilikio biashara ino tenkoitoi emtandao, ekiret ena ena app. Etii si enoonkiguratin. Ah matejo nai ebaiki niewuo nitanaure, niyieu, niyieu nikweni kidogo nijing' atua ina app. Etii si enainyang'unyeki data. Ah teniyieu nijng' omtandao, nidim aitumia ena Safaricom app, ninyang'u Safaricom bundles ninyang'u data nikiidip. Etii si KCB M-PESA, ataa ebenki nashumieki ropiyaiani ena. Etii enkae naji M-PESA, na ninye itumiai sanasana, na ninye epiki nirriwarieki ropiyaiani. Etii si enaing'orieki imuvii napaashapasha. Etii enkae nadolta nasieki betting. Netii enaasishoreki, aisitaaya mbaa nemeishaa.

Kore entoki nadol tenadamu enasiai, naa, inkolong'i apa kuna e corona. Eewuo apa ena moyian ilarin ora ile otulusoitie. Kore ena moyian, na kishurtakinoi eimu nkoitoii kumok oleng'. Eisulaki, enkoitoi enkieng'et. Ah idim nai ayeng'a oltung'ani, idim ayeng'a nilo enkae woi netii iltung'anak, nebaki niata ina moyian nishurtaki irkulie. Na ina naa pee, ing'oru, ing'orutua ilaing'enok, ilang'enok, inkoitoii naiboorieki ena moyian e corona. Niteru ajoki iltung'anak peyie, elama pemenyikakino. Ore ai natolimutuo naa, pisuji nkaik pooki kata, tenibung'a wuejiting. Ore ae naa, eitanap si iltung'anak peishop si nkitambaani. Ataa masks. Ina pa kore tena pisha, enkolong e corona egira ele mchango lekanisa aasa. Nishaa naa neishop iltung'anak, nkitambaani tonkutukie, amu meyioloi oltung'ani oota ena moyian, ele kirobi, ole meeta.

Enetipat enasiai oleng',amu nyoo, kore oltung'ani oas enasiai, naa inkoitoii naing'orunye endaa egira aing'oru. Kore na si ena na idol ajo oltung'ani ele oii nkalema, omanaa tebaisikil, amanaa temurua ashu torkijiji otii amanaa, aiyioki iltung'anak inkalema. Na sidai enasiai amu ninye sinye etumie endaa enaake,o mahitaji enyanak oshiake emaisha. Nasidai si toltung'ani oiyiokini enkalem amu, ebaiki duo nemesidai enkalem ino, yani keming'ani oleng' meeta entoki nadung',neku idol najo tenitum oltung'ani likiiyioki, naa kesidanu naa amu iidim ataasishore migil aku enooshi, aming'ani. Keeku etipija, neeku intumia ake aitobiraki, kedung' pooki toki niyieu nidung'ie, tenaa nkirik, tenaa mpuka, nyoo, nena siaitin akeyie eatua aji. Kitelelek isiaitin enkaji oleng',edung'ore.

Kore enaiko peyie anya ena, ataa irmayai, kwanza, kabol aitau nkinyat ormayai, awoshwosh tenkijiko, peyie atumoki aitau nena kinyat. Kore paidip aitau nkinyat, napolos tekatikati ele mayai, napik entoki naji kachumbari ,ataa entoki naitobiruaki tornyanya okitunkuu. Kore paapik paidip atipika, napik taa shimbi. Asi kore taa aidipa atipika shimbi, natumoki naduo ainosa, natumoki duo atipika enkutuk. Kore naa amu aiperra metaa katitin are, nanya enchoto nabo, ore agira aijoo amu maidim naa atoijoi pookin elulung'a, nanya enchoto nabo. Ore aidipa atoijoi, nesujaki naa enda nkae, ena nkae natelekunye, naidip. Neeku nejia aikunaki enkinosata.

Enetipat pee aas, pee aas enabae, enetipat oleng' teniworuworo, tenikior ormanyara kira kumok, nikisotu oltaka pookin. Kore esidano ena naa, kilepunye esiai ebiotisho temurua. Kore olchafu naa keeu ilojang'ak, neeu si inkojong'ak, na ninche nayau moyiaritin naijo maleria, cholera ,onkulie moyiaritin ake kumok. Kore ormanyara sidai, naa kitaa imoyiaritin kutik. Kitaa moyiaritin kutik tolosho. Kore si eoroto ormanyara na sidai amu, eidim ataa etii nkilasini natadanyate, ashu ntokiting naapi nijo mushumaani, na hatari te usalama oltung'anak. Idim aa ketanang'ayioki ovyo ovyo. Kore eoroto onkoitoi, na kerip ajo keserian inkera, oltung'anak botorok. Kore si eoroto irara kumok, na sidai amu keyau naboisho, tiatua iltung'anak. Kore si ormanyara oitayioki oltaka pookin naa, ki vutia. Keeu irbiasharani tenebo, nena wuejiting' neasie biashara. Teneponu iltung'anak obaya esiana tenebo eorisho, na kisho irkulie tung'anak menoto sinche inaduata eoroto.

Kore enaiko enalimu enabae naa, kaidim atisira orkilikwai tenkoitoi omtandao. Layau nai elelero tenebo, likidim ataas enasiai, apuo streets etaon, nikimpang'u pookin tenkumoyu, keeta nai kiidim ataa keeta, ekigira amenaa siasa megira larikok arikisho enaa enaishaa. Ate ake maate eretito, meretito olosho. Neeku naa ore ena, ne enetipat ena amu keeu yiok tenebo kira lelelero, nikiyie enikipoito kira elelero, amu yiok entaisere enaa youths. Neeku naa keeu ena yiok tenebo, nikidim ataaru rights ang' kira elelero. Migili aitorogony iyiok, na nakata ake ening'i yiok tenikiponu kira kumok, amu maidim nai ananu ake openy, ashomo openy nalo abuakita te streets. Kayieu iltung'anak laisho egolon. Iltung'anak lasuju tesiadi egira ailalamikia esiai nemeesita ilarikok lolosho, meretito iyiok, ate ake, irmareita lenye ake, oltung'anak lenche ake eretito. Neeku naa kesidai enabae, keeu yiok tenebo kira youths.

Kore entoki nadamu tenadol enasiai, naa kadamu ajo iltung'anak egarri erreshito kulo tung'anak. Stage etiiki, negira arrreshu egarri meeu. Na iltung'anak kulo le taon. Na kegol esiai etaon amu, miata naa oltung'ani egarri ino neeku kibidi ake pee inteseka, nilo stage niloanyisho na ore sainkine, idim inye aimutie itu ilo esiai tenira duo oltung'ani lesiai, nimutie tesiai igira aanyu garrin e public. Kore irkulie niidim ataa, idim ataa iyata oltamoyiai. Neeku naa, kegol, idamu ajo kegol esiai nagol oleng, amu idim ating'iriakinoyu, niumia tenkaraki naa miata means inono niloitie ewueji duo niyieu nilo.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene, entasat ena nagira, nagira aitobir emashini egarri tedukuya, etabolo enatasat egarri, eakaki egarri nanyamal naa tashishi kidogo, nebol naa aing'uraa ajo kanyioo enyamali naata. Naa kitodolu ena ajo eselenkei ena, neme pooki tung'ani ake oas enasiai, amu ore iltung'anak kumok na kemenaa enasiai amu kejo enoltung'anak chafui, ho meeta ropiyaiani, idol naa enatito ajo enatomononi ajo kegira nye ashipakino enasiai, ata hoo teneya iltung'anak enaa ilewa ake oidim ataas, kake itukurrua nye ninche ajo, keidim sininche iselenken, enaa enaidim ilewa.

Ekaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Kadalta isikarini ibung'a obo leraiyia, le youths, tenkaraki egira au vurugu e maandamano ,tenkalo esiai egira ai pinga esiai esirkali, neeku ina naa pidol ajo ibung'aki, kirriuno kulo tung'anak, isikarini kulo erripito eseriani. Ore nye ele ena kijanai naa, rights enyanak ninye egira ang'oroo. Kore naa tenkaraki isiasani loogol ilukuny, nitumia ena, keeta naa inagolon naasie pooki toki nayieu. Tenejo mikiyieu vurugu, naa meyieu naake, nitumia naa power ah egolon. Amu keeta nche egolon openy maate.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa engoloto naimaa irmareita oleng' sana sana kekumok irmareita loopuo itu etum endaa loirragaa ninye nkolong'i are itu edol toki tenkaraki maisha natagolo tenkaraki meeta ening'orunyie isiaitin neeku idol naake ajo meeta ake enaas ibidi ake peeku iltung'anak inchokoran neeku kilie kera nepurrisho kulie netii kulie naa kiidim ataarr ate metuatua tenkaraki miidim aatasaki ate, meeta enetumie isiaitin neeku keya ninche enaa kegol maisha teninche, kegol enkishui neeku pesho ake meerr ate metuata.